Joma nie picha ni thoth gi gin nyithi skul mobiro konyo jopiny eyore mopogore opogore. Ahinya ahinya to gin jo islam malemo e din no mar oria. Makinde mang'eny timo ohala e boma mopogore opogore ahinya ahinya to Nairobi kuma iluongo ni Easleigh. Magikonyo jopiny kelo mwandu oae pinje ma oko ka gikelo e piny mar Kenya ka. Ohala gi oting'o ohand lewni, ohand chiemo, ohand gige ot, gigo mopogore opogore. Koro gikonyo jopiny eyudo gik moko ma ginyalo dwaro en nginga gi mapile ka pile. To ma dhi nyaka e bech nengo samoro gi uso gik moko gi nengo moyueyo. Kendo gipuonjo nyaka nyithindo matindo timo ohala kendo bedo gi nengo e anyuola kata kuma ji odakie mondi mi ginyal loso pesa. Pesa gi inyuyalo chulgodo skul kata timogodo gikmoko man gi nengo kaka chulo ot kikodesha kendo medruok e ohala. Ma puonjpo oganda mondo mi opuonj jok madongo gi nyithindo donjo e ohala kendo ginyal bedo gi nendo epiny masana ahinya ahinya to yudhe motieko skul madwaro manyo tich.

Gini iluongo ni thorn apple, ahinya hinya pok atiyokode mange'ny lakini kinde mange'ny aneno ka itiyo kode e jikon kata ne jok matuo, othietho tuoche mo opogore opogore, ma nyadimange'ny awinjo ni othietho hich muor, kendo inyalo ti kode e preventing poison mondo kik landre e del ne nga'ma tuo kata nga'ma thuol okayo ma nyadi mange'ny inyalo ring' kode e ospital ma thoe yo, koro ne jok ma onge'yo tiyo gi yathni kaka nyaluo, tiyokode e nyadimange'ny mondo mi okony oganda kata nyithindo matugo e bungo matuo nyalo yudo e kor piny kasto e jikon be inyalo ti kode inyalo kete e chiemo, kata ichame kaka en no ichamo , igolo iyawe basto kothi nitiere e hiye kanyo gi pi michamo kendo ber nitie kendo loso icha maber kik bed gi shida mange'ny kachiel gi tije mamoko magite maduong' mange'yo nyaka gi sani.

Gikmoko odhuro mang'eny makelo mor kae. Namba achiel wan kod bando, bando ipidho e puodho kendo tokeno kosechiek tikayo basto iketo e ot kata e kiru mondo omi ji onyag cham kendo irego makelo chiemo tok chiemo donge koro ji omor. Basto ka be wantiere gi ogada, ogada ma imiyo dhiang'. Tok kosechiek ting'ado kasto ikele ne dhiang' kosechamo ogadano tokelo chak gi gikmang'eny kata inyalo kete e puodho mondo ochak pur kendo. Basto e picha achiel achielni kendo waneno rabolo. Rabolo minyalo cham kosetegno mochiek kata inyalo ted kaka enno mabe kelo mor. Alafu maduong' moloyo aneno ka nitiere yien yiend gravelia minyalo timgodo gik mang'eny makelo mor. Namba achiel bapene inyalo ng'adi otigodo e ot iloso godo ot katichwako kata iti godo e tedo. Kasto ka be wantiere gi pi. Aneno ka ntiere aora ma kalo ka ma inyalo tigodo e modho kata timo gik mang'eny meke ot madwarore. Kasto oganda be opidh e dier bando ma inyalo ka basto ichwakogodo chiemo mang'eny kaka nyoyo.